Gũkũra hĩa cia ng'ombe, ũndũ ũyũ tũwĩkaga na njĩra ĩmwe, ng'ombe ĩyo yogagĩrĩrwo handũ, ĩgacoka ĩgetĩrwo andũ maita maingĩ makoragwo marĩ arũme arĩa mena hinya, magatuĩka a kũmĩrũmia na hinya mũno, ĩgacoka ĩgathogwo hĩa icio igatinio, hĩa icio igacoka ikahakwo ndawa nĩguo citigarware, tondũ maita maingĩ ng'ombe iria ikoragwo na hĩa icokaga, cikoragwo cia gũtutha mũndũ, na no ĩkũgũthe ũru ĩgũtihie, koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega wa ng'ombe kũrengwo hĩa, nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria nginya mũrĩmi kũgurario ũru nĩ ng'ombe yake.

Ici nĩ irio cia kĩroko irĩa mũndũ arĩaga ambĩrĩria mũthenya wake. Haha hena mũgate, hena matumbĩ marugĩtwo na nyanya na hoho, hena matunda, na hena gĩkombe gĩa cai, kuoguo wambaga ũkarĩanĩria mũgate na itumbĩ, ũgaikũrũkia na gĩkombe gĩa cai. Warĩa ciathira-rĩ, ũgacoka ũkarĩa matunda ũgakorwo ũrĩte irio cigananĩire ikĩro ciothe, na ũgakorwo nĩũrĩte irio ciĩ na hinya cia gũgũtindĩka mathaa macio maku ma kĩroko, kuoguo nĩ irio njega ingĩrĩo kinya nĩ ciana na andũ agima, na nĩ irio cithondekaga mwĩrĩ na njĩra nene mũno, na igatũma mwĩrĩ waku ũgĩe na hinya ũkahota gũtindĩkana na maũndũ ma mũthenya ũcio.

Gũthambia thititemu cia cioro, nĩgũteithagĩrĩria kũiga kĩoro kĩu gĩ gĩtheru, na gũteithĩrĩria hatikage kũgĩa na ma bacteria, marĩa makũraga cioro, marĩa mangĩrehe mĩrimũ itiganĩte, na ũhũthire indo itiganĩte gũthambia, no ũhũthire kĩndũ ta njiki , no ũhũthire kĩndũ ta Happix , no ũhũthĩre kĩndũ ta kero gũtheria kĩoro gĩaku gĩgakorwo gĩ kĩega, tondũ nĩ njĩra ĩmwe ya kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na kĩoro gũkorwo, gũkorwo kĩna gĩko, kũgwo indo icio nĩ iteithagĩrĩria ikoraga bacteria, ikoraga indo iria cicũngagĩrĩria ona kĩoro kũnunga, kana kũreherera andũ mĩrimũ tobauti tobauti.

Mĩario ya mũthia ya mũtongoria wa bũrũri, arĩrĩirie maũndũ maingĩ megiĩ waki wa barabara, wĩgiĩ waki wa mathibitarĩ, na ũrĩa mũtaratara wa kũrigita andũ wa SHA ũkoretwo ũkĩrutithia wĩra na mbere, akĩarĩrĩria ũhoro wa manyũmba marĩa akoretwo agĩaka, ma mbei ya raithi kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ, na akĩaria akiuga nyũmba icio ciamwe ta iria ci mũkũrwe kwa njega nĩ arĩkĩtie gũciheana na andũ magacitonya , na araiga nĩ agũthiĩ na mbere na gwaka ingĩ o ta icio, nĩgetha ahote kũruta andũ arĩa maraikara nyũmba cia ndoro na ingĩ cia mabati, moke gũikara nyũmba njega, nyũmba cingĩmaheithia gĩtĩo meta akenya, na nĩgwo mahote kũiganana na andũ a ikĩro cia igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ.

Njuici nĩ ithondekagĩrwo bũrũri wa Kenya, njuici ta mũthemba wa Afya, Delmonte na Quencher, niĩ ingĩyitĩrĩra ingĩnyita mbaru gĩbanda gĩakwo kĩa njuici gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ, kambũni ĩyo rĩrĩa yatwĩka ya gwakwo andũ nĩmakũhota kwandĩkwo mawĩra, na mahota kwĩnyitĩrĩra na kwĩrũgamĩrĩra na maũndũ mao, kuumana na mũcara ũrĩa makuona kambũni ĩyo yahingũrwo, na o ho kambũni ĩyo nĩ ĩgũteithĩrĩria ona bũrũri kuona igoti rĩa igũrũ makĩria, rĩrĩa rĩgũteithĩrĩria mĩtaratara ya bũrũri gũthiĩ na mbere , kũgwo nonyite mbaru, no nyite mbaru kĩganda gĩakwo kĩa njuici gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ nĩgĩkũrehe, nĩgĩkũrehe mĩtũrire ya andũ ĩtwĩke ya gũcenjio na njĩra nene.

Mĩthiguiti ya kĩganda kĩrĩa gĩtagwo Nuvita ĩthondekagĩrwo gũkü Kenya mwena wa Baba Ndogo, Ruaraka. Na kũrĩa mĩthiguiti mĩingĩ kwa ihinda inene nĩ ũndũ wa cukari mũingĩ ũrĩa ũhũthĩkaga gũthondeka mĩthiguiti, cukari ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gũthũkia magego, magego makenjeka. Kwoguo ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ingiuga atĩ mũthigwiti ũrehaga ũgwati harĩ ũgima wa mũndũ wa mwĩrĩ. Tondũ ihinda rĩrĩa watuĩka wa kwenjeka magego nĩ ũndũ wa cukari, nĩ ũrehagĩra kĩni giaku thĩna rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ ũkũmunywo magego nĩ ũndũ wa cukari ũrĩa mũingĩ. Koguo yagĩrĩirwo kũrĩo na gĩthimi nĩguo ndũkereherere mathĩna mangĩ marĩa mangĩtuĩka ma kũhinyĩrĩria ũgima waku wa mwĩrĩ.

Mũtaratara wa kũruta mbeca kũgerera Paypal, njĩra ĩrĩa mũndũ ahũthagĩra nĩ gũkorwo ũnyitithanĩtie Paypal yaku na namba yaku ya Mpesa ĩrĩa nĩ Safaricom, kogwo ũthiaga mũtaratara wa Paypal, kana akaũnti yaku ya Paypal, ũgathiĩ gwa kũruta, ũgaciĩkĩra ũndũ cikũhota kũingĩra thĩiniĩ wa raini ya Safaricom, tondũ Paypal matirutagĩra mũndũ mbeca ũtarĩ na Safaricom, tondũ Safaricom na Paypal harĩ ũrĩa makoragwo manyitanĩire, kogwo ũcigucagia kuma Paypal, ũgacikia namba-inĩ yaku ya Safaricom, ĩrĩa nĩyo Mpesa mbeca icio igatuĩka cia gũgũkinyĩra.

Kũhe mwana kĩheo, ĩno nyonaga ĩrĩ njĩra ĩmwe njega biũ, ya kwonithia mwana ũyũ ũndũ ũcio eka, angĩkorwo nĩ kĩgerio ahĩtũka, oka namba ĩmwe, igĩrĩ kana ithatũ , ĩno ĩkoragwo ĩ njĩra ya kũmũhe hinya na kũmwonithia ũgwo weka nĩwega weka mũno makĩrĩa, na kĩheo gĩkĩ nĩgĩtũmaga ona mwana ahote kwenda mathomo, mwana akahota kũgĩa na ũhoti wa kwĩyarĩria, akahota kwĩrutanĩria, akahota kwenda thukuru, akahota gwĩka maũndũ make akenete, tondũ ena kĩheo, na nĩ aramenya erutanĩria mũno makĩria nogwo arĩthiĩ na mbere na kũheo iheo nyingĩ, niĩ ndanaheo iheo rĩrĩa ndarĩ thukuru, na ũndũ ũyũ nĩ wadeithagia mũno tondũ nĩ nderutanagĩria mũno makĩria, ndigacindwo nĩ ciana iria ingĩ.

Kenya Airways, kambuni ya ũkui wa ndege gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kambuni ĩmwe ya irĩa cingenagia mũno, tondũ mĩtaratara yao ya ũkui ĩkoragwo ĩya mwanya mũno, nĩgũkoragwo na mũbango mwega biũ kuma o rĩrĩa mũndũ akinya kĩharo-inĩ kĩu nginya ndagĩka ĩrĩa mũndũ arĩtuĩka nĩ akuo nĩ ndege ehere, ona aruti a wĩra a kũu nĩ aruti a wĩra ega na mathikagĩrĩria athii ao na makamahingĩria mabataro mao, kwoguo kambuni ya Kenya Airways nĩ kambuni imwe ya iria njega biũ, tondũ mĩrutĩre yao ya wĩra nĩ ya mwanya na nĩ mowĩ gũthaitĩra nginya ihoto cia andũ arĩa marakua na ndege, na ndege ciao nĩ theru na ndege ciao nĩ njega biũ, ndege ciao nĩ macimenyereire na njĩra ya mwanya mũno kogwo ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa ũndũ ũrĩa ũtũmĩte nyende kambuni ya ũkui wa ndege ya Kenya Airways.

Kompuyta ici nĩ macini imwe cia iria cirehaga thĩna cingĩ tuĩka cia kũingĩrwo nĩ rũkũngũ. Ya ingĩrwo nĩ rũkũngũ nĩ ĩkoragwo ĩgĩtwarithia mũtaratara wayo na njĩra ya speed thĩ mũno, kwoguo, nĩ macini citũmagĩrwo kũhuha rũkũngũ maita maingĩ ci ĩtagwo blower, ici nĩ iria ci huhagĩrĩrio ci rutaga rĩera waciiga he kompiyuta cikanyua rũkũngũ rũrĩa cigateithĩrĩria macini cia kompiyuta gũkorwo ikĩruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Kwoguo blower nĩ ĩbatarĩkanaga mũno harĩa kompiyuta, irĩ nĩ ũndũ wa kũhura rũkũngũ nĩ ũndũ wa kweheria rũkũngũ kompiyuta ĩyo ĩgaikara ĩ theru.